kengas ministry aisaidia iltunganak leramatare oleng angas aitobiraki irbarabarani ashu tenepuo ngarin apuo aya kule ashu eni aitoki duoo naya kule nemeitoki ainyiala tenkoitoi amu kitorono orbaribara pemepuo ngarin pole pole nelo sii duoo tenaa keetae endaa naishoori nifunzae iltunganak ajo anu eetae ina daa anu ishooyo anaa msaada ,peeponu iltunganak aitururo peya nkangitie enye enkolong naishiiakino

yiolo entoki nabo naas naa kengasi ashetaki nkishu boo enye sapuk ,boo naikara aitobiraki onimidim nkukunik atojolu atijingitu atua boo anya nkishu .yiolo eniare kepiki si duo olashumani lorrip nena kishu pemenya ake nena ngwesin .yiolo entoki euni naasi kepiki ildieni nkangitie metaa teneninguni engwes pookin nebuak ildien peyiolou iltunganak ajo ketii engwes nataana.

Ore oshi inkera kesioki oshi ninche aamoyu eye tenepuo nenya entoki toronok nepuonu nenang'aro onkulie tokitin torok ake neeku kesikki taaduo aaatanyamal ,neeku ore inkera keeta faida sapuk alang inkineji ore bei onkera na keisapuk alang inoo nkineji. ore siiduo inkera keishio oshi aasioki menyaanyukie inkulie kineji naa ina oshi pee eramati inkera aasioki

Olmalenke ele. Na yiolo elemalenke, kipang'u oshi enkata nasha. Yiolo oshi olmalenke, kebulu te kila mahali ake. Na ina oshi esidano olmalenke. Esidai si duo olmalenke amu enya nkera, nenya iltung'anak botoro. Enotoki si duo apik intokiting' naijo inchapatini, ina oshi esidano olmalenke. Kemiri si duo ometaa, kemiri tosokoni peisho iltung'anak iropiyiani naponu ainyang'unye nkulie daikin.